Linda mama kotetutyet nekitoi serikali sikotaret chepkametusiek che kamach ichek ak besiet netebekot ichek. Tireti icheget konyor chigilisietab borto sigenai tesetabtai nebo bortanywan, yekamanach ichek ak besiet ne katebe kot kogochin icheget toretet nebo barak eng oret nenyumnyum ak makioche kiy icheget. Ye katebe kot chepkametit kegochin amitwogik chemokyinge borto sigonyor kimnatet inendet. Tetutioni kotareti kochuchuch meosiek chebitu yetebe kot chepkametusiek ak meosiekab lagok che kakisich icheget. Tetutiani ko kokoyai tililindo nebo kapsikisio nebo chepkametusiek.

Agere murenet nekatepngwony eng oret nebo katagurnatet inendet. Katepngwony inendet ak koep it ak kogere tai inendet. Kelach kotit netui murenoni ak kolach siatit nelel ak korat kadichet ne birir eng katyinyi. Tindoi inendet munaok eng konyekyik ago tilotin sumekyik. Tagu kou chinebo tegis chichi eng kokwetnyin. Englet nenyi komi muren age negatepngwony ak ketuitachi batai inendet. Murenonoto mi let nenyi ko kailach kotit netui ak inne.

Ngager koi kobotwo sipitalit ne kimuti chepyosok che monokatin sikobit kotebe koot ichek. Sipitalit ni eng atkai kora tugul inyorchini taunishek ak kokwotunwek. Sipitalit ni kotoreti chepyosok che monokatin kotebe koot ichek. Sipitalit ni inyoru cherorok che kakisiche. Ako mii kora kanyaik che toreti chepyosok kotebe koot ichek. Sipitalit nitoni keribe machut chitugul. Kiyonchin biik che tindoi tiliandit ak chepyosok che katebe koot kityo kochut sipitalit ni. Sipitalit ni keti tililindo missing amu magat tiilindo nebo barak ngetebe kot chepyosok.

Tianyi kekuren chepkit en kutit Nebo nandikikurta inendet chepkit kosibgei ak kelyek chik chekoen ak katit negoi kot mising tianyi kenyorchin masta Nebo soiben uasungishu en kamasta neabunu anendet tianyi kebaishen kebarchin Taek chebunu ematunwek chebo sang ak Taek alak chebunu kamaswek alak en Kenya tianyi koitindoi mawek en borta chekororon mising ako chome kogere Taek akobire bichait tianyi komachwalgik ako tareti koriki Taek chekabwanen nyonkokere inendet tianyi ,tianyi ko kikokanabta uchumi Nebo kamasaton ba Soi amunun ingobwa Taek ko nyo kokanaptae mungaret ab bik

Kipeperta nabunu noto nebo Uasim Gishu komiten tienik che chang che kikonaak mising. Mite tienindet nekekuren Emmy Koskei. Inne kotieni tienwogik che kilasune Kiptayat. Kikonaak eng emet tugul ak bororiet. Kikotien inne ipkotyen en ematunwek chebo sang. Nebo aeng komiten tienindet nekekuren sweetstar nenaat mising ko Mike Rotich. Inne kotieni tienwogik che kiboiboitenge. Tienwogikyik kobo chomyet. Kikotien inee eng ematinwek chebo sang cheu Australia ak Qatar. Nebo somok, tienindet ne naat mising komi tienindet nekeguren joseyjosey. Joseyjosey kotieni inne tienwogik che kiboiboitege eng tumndo anan tienwogik chebo tumwek. Inne kotienoti eng tumwek chebo koito ak arusisiek.

Ngoroikab keny ang cheptingilaik kotindoi kelchin chechang kot mising chawendi amwoe netai keboishe eng somanet keborchin kipsomaninik tukiekiiloktoigei piikab keny kiborchin tukiekiiloktoigei boisek keborchin ole kiiloktoigei murenet keborchin ole kiiloktoigei chepyosok keborchin ole kiiloktoigei lakok atio nebo oeng ko tukuchu keboishe keborchin toek chebunu emotinwek chebo sang ak toenk chebunu kepeperwek alak eng Kenya toechu koetu mung'areshek cho nebo somok ko ngoroik chu ak cheptingilaik kelochi eng tumwek tumwek cheu yo kimurstani murun tumwek cheu koito kelochi ngoroi chu chekibo keny.

Eng yu, ko kanai laotoriat nebo emetab Kenya, ne not ko William Samoei Ruto. Ine kokelachkey kou masaiyat. Kelach inee kiroisit ing metit nyi. Karate sonoiyat toget nyi. Ago eng borto nyi, karategey kiptogoyot nebo masaiyat ne birir, ako tindoi mauek che tuen. Eng keut nyi kokanam rotwet, akotile pendo inee. Mitei kora sagekab miraa yotok. Eng taban nenyi komitei biik che kelachkey kou inendet. Kandaa bichotok ko matindoi kiroisishek eng metit nyi. Eng let nenyi komite askarikab luget che ikochin ripsetab kalyet inendet.

Ngoger koi kobwatwon kotab serkalit nebo emetab Kenya. Koi keyoen toyosiek che kipcheen chepkondok. Koi komiten computainik che chang. Koi ko kikitech eng oret ak muswoknatet nebo barak. Koi ko teteke ak kot ne kingaten ngatutik nebo emetab Kenya ak kenyorchin inendet nganasetab Nairobi. Koi kochang kiboitinik cheotisie eng emetab Kenya. Koi komiten kandoindet noton nebo chepkondok eng emetab Kenya. Koi komi ripsetab kalyet barak mising. Koi ko makianjin chitugul kochut. Koi ko kikinde benderet nebo emetab Kenya tabanyi agobo koribot inendet mising.

Kolera ko borto ne name chito ko kaam amitwogik chematililen inendet. Name chito nekaam amitwogik chetinyei kutik. Ngonamin bori igose komandainin, igose kolalenin mat eng borto ak ingungu mising. Bori kenamndagei kokeboisie tuguk ak chito netindai bori. Ngopchei sanisiek ak kigombok ak chito ne tindoi bori konamin ak inye. Ugojwani komwaat kele ugonjwet nebo tewernatet kosubke ak nemandae chito ye kaech ak koimen. Ugonjwani kobarei chito eng saisiek 24 ngomakinya inendet. Ugonjwani kotinye kerichek ak kemwaat kele chito nekanam ugonjwani kelabaten sipitali. Ugonjwani kenomndogei mising eng lechang biik. Nome biich eng komoswek che chapu chechang biik ak ematinwek che matindoi korik chekitoreikei. Ugonjwani kosamis kot mising.

Mite walet ne oo kosupkei ak kalachetabkei ne kibo keny ak kalachetabkei nebo kasari, ing keny ko kilochi piik muito mising, kasari kolachi piik ingoroik che kinobei, ing keny ko kikitoboni ngoroik che bo laitoriat, kikitoboni ngoroik chebo boiyo nebo kapchi, kikitoboni ngoroik che kilochi ing tumwek, ak kikitoboni ngoroik chebo chepyosok, eng kasari momi katabanetab ingoroik, kilochi tugul kokerkeitu, nitok anyun kikowal ateptonyo tamu mokenoe kole ngo ngo, mokenoe ngoriet nebo laitoriat kilochi ngoriet tugul ne kerkei, kilochi ngoroik tugul che kerkei chepyosok ak murenik, ako nitok ko kikowal ateptonyo, nebo aeng ko makenoe kole kaptum yu, kimite ngoroik che kilochi eng kaptum chi kimekelochi eng ikorta ake tugul ara keleochi ngoriet age tugul eng kaptum, nitok anyun ko kikokon terteriet neo kosupkei ak kalachetabkei ne kibo keny ak kalachetabkei nebo kasari.

Mite bororiosiek chechang Kenya che iborto tumwek kwak. Bororiet netai neiborto tumnda nywan ko bororietnebo lemek. Lemek cho yotitoi ngetik kotiendos ichek eng barabara ak kobire sugutit. Bire sugutit olekaech ak koimen ago nito kogere kiprutoinik tugul. Ibortoi kora tumnda nyai yokituitos kapchi lemek. Bororiet nebo aeng ne ibortoi tumndanywai ko bororiet nebo maasaek. Masaek yoyotitoi ngetik kobwane biik kongete imatinwek chebo sang ak biik alak chebo maswek alak eng Kenya. Kogere tumndab masaek. Masaek ko tiendos ichek ak kotildoi yo yoe tumndanywan. Yenye banyek ichek ak koe korotik yoyoe tumndanywa. Bororiet nebo somok nebortoi tumndanywai kobororiet nebo kalenjin. Nganda mebortoi tumnda nekiyatitoi ngetik, kobororiet nebo kalenjin kobortoi tumndanywai nebo koito yokituitos kapchi eng katunisiet. Bororiet nebo somok ko bororiet nebo kiguyu. Bororiet nebo a kiguyu kobortoi tumndonywai nekituitos kapchi.

eng yuu ogere kipoitio tab jehova ne naat kou pishop kailach inendet igoroik che kokororon che kilochi en kapkoros netilil tindo koroito neking'ololen en eut o kailach munaok en konyekyik ako tindo kora sonayat neoo kot missing netindo kimurtoyot neiboru kole inendet ko kipoitiot tab jehova togu koamdechin biik inendet chichi kenyoruu missing koamda logoiwek che tililen en kanisoshek chichi kotindo komonut neoo en kokwotinuek ak emenyon kosubke ak neomdechin biik kosupkee ak atepto nekararan nenyolu komeng'is icheket ineti biik konyochigee kaat yekosirkee kikure icheket kosochi kondoik yoon kimurto ak koberur icheket kikure icheket yonmii ikorwek cheechen ak ikorwek chepo tumwek kekure inyokosochi ak kokon koberuroik chepo jeiso kwiristo

Eng kokwet nyu kwae biik kasisihek chechang' kosubke ak kamuketab chito. Kasit neo neyae biik chechang' eng kokwet nyu, ko kasitab kabatishet. Kabatushet komite konyil aeng. Mitei kabatishet ne keribe kiyagik. Mitei chebae tuga, ko mitei chebae ngogaik, ko mitei chebae kejirek, akomite chebae ngororik. Kabatishet nebo aeng' ko mitei kabatishet ne keminsei. Mitei che mine bandek, ko mitei che mine kawek, ako mitei chemine ketitab chaiyat. Kasit nebo aeng' neyae biiik eng kokwet nyu missing, ko kasitan mung'aret. Mitei che aldoi amitwogik, ko mitei che aldoi kerichek, ako mitei tuguk che aldoi tuguk che kiboisie. Nebo somok, kasit neyae biikab ing kokwet nyu, ko kasitab serikali. Mitei che kikosir serikali koek kanetik, ko mitei che kikosir koek kanyaik, akomii che kikosir koek kanyaik, akomi che kikosir kirwogik eng kokwet nyu. Chang' kasishek kokwet nyu. Kaek magoi amwa tugul eng kasari.

Tugukab kasari kikongem tugukab keny kosubkey ak amunee cheu chuu. Netai, ko tugukab keny ko kikobet chamet eng biik. Kou ngiyoni nguni sigiroik che kikibendate keny komakochame biik amu kikobwa karishek che chepchepen missing. Nebo aeng ko tugukab keny che kikobet kimnatet. Kou nguni amitwogik che kikiame keny, makochame biik amu kikobwa amitwogik che kakiteschi kerichek che anyinyen kot chebo kasari. Nguni kochome biik amitwogik chotok kakiteschi kerichek che anyinyen kot missing. Ko notok ko kikwai kobet kimantet nywaa amitwogik che kibo keny. Nebo somok, ko tugukab keny ko kimukotindoi lelesta neu netindoi tugukab kasari. Kou nguni ngiro ngoroik chebo kasari, ko kikichop kende lelesta nebo barak nechome kondab chito kosir tuguk che kibo keny, ngoroik che kibo keny che kikichope muito che kimukotindoi lelesta age tugul. Ko notok anyun ko kikong'et tugukab kasari kong'em tugukab keny.